Ore nkoitoi eteknolojia naidim atayiewua naitumia naa aitumia imashinini naisho nkukui endaa in ee ukiwa na fuga , ingira aifuga nkukukui kumok neaku mmee lasima naa oltungani oas esiai onkaik kake emashini naas ee oo ayieolou esimu ajo kai ikununo kai iko teneoperate nejia.

Ore enaiko paanya kuna naa kadumu enakiring'o choma napik esaani nadumu kuna kulie spices naaikenoro te dish naitoki adumu inkuashen naatii enangae dish natii ene napik sii ninye embata pokira uni ekiti enkiti nepik suda enkilasi naok tenaidip ainosa ina daet nintodoyierie enkiti suda

Ore osinkiri tenaidip ainyiang'u osinkiri nalotu nainyiang'u esidai nayau eee naikonji ang'ringer penyo paa kapik atua ilata naitokitok metaa keikausha piipi napik enkiti shumbi naji latha ore paapik enkiti shumbi metaa ketii latha naitai etaa ajo atodua ebadilike orangi etong'irono neeku injio enkiring'o natapejoki eeh nadumu irnyanya nidung'udung adung'udung adung'udung nkuti pis kutitik naitoki adung'udung kitunkuu nidung'udung inkuti pis kutitik kutitik kando kando naidim naitushul napik esani nabo okunda kirik ore inchapatini naa kaing'oru ake enkare nairowua penyo inchapatini nayier naa nabukoki enkurma nabukoki enkiti shumbi wenkiti wenkiti sukari paakapik inaare nairowua aitushul pookin ompaka neeku enkano sidai naidim eperiperayu ore paidip aperipera aitobira naiperiper esidai napej inchapatini pookin toonchot pookin napej ore impooshok yanyue ake meitootuaa esidai .

Ore kiukamba naa indiim atuuno the sam way niun ee pilipili hoho amu indiim atipika tiatua green go's elelek miyieu enterit oleng ashua ipik akeninye boo olchamba indip ake atipika olchamba kake enkop nemetii enkolong oleng ore nena kiukamba neeeku keyeiu ake ninche enkare enkare sidai alafu ore kiukamba niyen nieniki inkuti kiek meetaq ore tenebulu neman ina shata ailep amu keyieu ninye entoki nailep ipik enaa irnyanya metaa ore peilep netum iweitin neisiong'a eeh kulo matunda lenyenak ore sii kikamba nejia aki sii ninye eiko aku ayeiu ssii ninye enkiti weueji naijio keirinakino airinakino peeilep nebulu kiukamba ore irnyanya shuu kitunkuu intabir ake nasari ailepunyie nintobir enterit niwoshiwosh enterit metaa metii irboro metii intokitin naagoli metii inkiiek metii intakatakani poolik nipik enkare nibukoki esidai nipik ilainini nipik empeku neeku inkira ake abukoki enkare ore peeku enkare ake ninche eyieiu enkare.

Eeh wore ene, naa olchamba loltungani otuuno irpaek ashu intokitin olchamba lootuno oltungani, nesha oleng',neeku eewuo floods nirragie olchamba lenye. Neeku eewuo floods nirragie olchamba lenye metaa kelakwa, nepetaa niragie, nelotu enkare neim niragie nenap intokitin nirragie kulie, ashu etanapa enterit sapuk tolchamba. Neeku ke weak irpaek nesulari pookin airag. Ashu osiwuo ooyewuo nirragie pookin amu mekure eeta enterit nakira aibung tenkop, eeh.

Sapuk enasiai tenkop ang oleng, amu ore nanu kataaniki nanu Kiserian. Kamanya osokoni le Kiserian na keesitai kuna siaitin oleng. Ketii enasiai oleng. Etijing'a iltung'anak pookin oleng enabiashara, ketii enabiashara enakop ang, ee.

Ore embate naitiship ena siai naa ore ena siai naa esiai naa edim oltung'ani aigero kewang amu ore Kuna cabbages nagirai awun naa Kenya iltung'ana pookin tanakata cabbages neeku ore tenilau irkastomas loolduka naa neitoki ake atum irkastomas Liang ake openy likingas aiso ropiani amu edim atimira according to the size ena cabbage naa kisidai oleng amu teninepu ninye iltung'ana tomon tenimiraki too ropiani nailep tee amisini naa eropiani sidain amuu keeta kumok oleng amu egira aun tolchambai sapukin oleng neeku Miata hasara neeku esiai naata eropiani oleng

Ore enabae naa kenetipat tenkopang amu enoo , enalands kulo shambai logirae , lotii nkujit naa kebulu nkujit metaa ore nkolongi olameyu metaa melau, melau ilaramatak ntokitin naisho nkishu kenya ashu mali naata tiang naijo ntare , nkishu , nkinejik oo okulo tunganak logira aun , logira apik inkishu ekule , ore kulo tunganak logira apik inkishu ekule naa yiolo ninche naa kinyiangu nkujit naa kinyiangu sii ilchambai lotii nkujit pengas inkishu adaare enkolong nemetae , naatae olameyu ashu nemeeta ninye ewuei nanya inkishu .

Tendol ena siai nadamu enkisuma nikisuma oshii kitii high school eeeniko teneun kuna sukuma aiteru inkira apik tenasari ometabaiki egirai aamir neeku ore ena siai kaata imbaa sapuk about ena siai amu kaaata experience aa keyiolo ninche ombaka imoyiaritin naaibung kuna sukuma kayiolo irkiek tenidol ajo keeta nena sains olchani kiyaki neeku keyiolo amu asumaki aisumaku oleng naa esiai sii naata iropiyiani amu ore tenkop saai naatii tena kop ang keyeuni te daet enaake.

Ore enaa kipirta naa kataa eng'eno enye aa ore Kuna na lootorok eloshi oitobirita asali naa ore ena toki nanapita naa enaingua maua ena pee edol Ajo keeta ntokitin sikitok tenkoriog nalo aitobirie asali naa ore Kuna kenapita ashu aing'oru tiatua ntokitin amu kepuo oshi elotorok aing'oru maua amu kitumia aitobirie asali ore maua wee nkare naa kitumia oshi oleng neeku ore elotorok tewueji netii edim atasie aibung'a ashu atipika ewuejitin enonok naa edim awa ewueji netii enkare

Ore kuna skuma aaore enamethod naa method sidai oleng toltunganak kidim , kidim aikuna iltunganak lemeeta ilchambai metaa keasita sininche isiatin olchamba aa neminyangu ntokitin naijo spinach ashu skuma ashu nkapishi ntokitin akeyie ee nindim ataasa te te nkini wuei niata , tenkiti space olchamba niata ashu tenkiti , tesiadi eboo ino ashu teboo enkaji ino, niaku ore enasiai ee inooltunganak oleng lemeeta wuejitin naidim atuun , kisidai oleng.

Eibelekenye ena siai oleng tenkop ang tenkaraki enkera ashu tenkaraki generation nikitii amu generation nemenyor eramatare naa ena pee enepu Ajo ore to mareita loo irmaasai ashu Tena kop eng sanisana ore enkera mibungita elo kereti leramatare kedol enaa nisaidia kelo eloo mpapa apa ositaa ena ore eropiani enye tenetum tanakata nepuo ainyiala ainyiang'u entokitin naijio garin kake kerikino Ajo ore enkishu naa ninche edim i enivestie

Ore ena siaai naa sidai ena siaai tooltungana, kulo Ogira airemisho oleng amuu, ore tenidol ele tungani ajo etipika olshamba lenye meetaa teneboloki enkare ketumoki abaya olshamba mzima neme eji irpaepi eeeta , keetae ena siaai naa idim atuuno ntokitin nipik irpaepi metaa kegira apik enkare, kegira apik enkare ntokitin nituno, kake ore ele meitobira ilmutaroni ekeyie meeta tenibolu enkare te wueii nebo nelo aaku keshep ashep Shep neim inkoitoii neeku kore ntokitin pookin nituuno tilo shamba naa kegira aaatum enkare neituship ena oleng.

Tenaingor enapisha naa kajo nanu ee e oo orkitari ashu olakitari logira aramat inkishu ashuaa keeta irkiek logira aud inkishu ashu egirae aponaa ashu egirae apik lelo e ama lamai loo muhimi oshi eyiolou, iyiolou ntokitin inonok , elelek aa kengirae apon ashu kegirae aramat ashu aun , aun ee aun ee aud irkiek sidain.

Enkipirta pookin , ore eaapi esimu esimu naa ekisaidia piyiolou ajo ore enaapp , ore ntokitin esimu naa keeta wuejitin naapuo ajing specifically yani keeta sections najing ninche openy , teniaku impishai ingira aosh, ore app ephotos nepiki ewuei enye, teniaku ingira aash esimu , ore ewuei ecalls weui econtacts , niyilou pookin tenkaraki nena apps , ore teniyieu ningorunyie ntokitin aa aingoru , aikilikwanu ntokitin temtandao naa ninye ake intumia ena naijo chrome ashu google aikilikwanishore , niaku kajo , kajo nanu ore peetae nena apps esimu naa piyiolou entoki nishaakino , nifaa nias tesimu

Ore enaiko panya ena naa kajo aisotie ake inchapatini ena stew sidai ompoosho, naa ionyu ake mpoosho ionyu ake enchapati nintusujie mpoosho. Nintusujie neeku nejia ake iasita aonyu enchapati nintusujie mpooshok, na keu naa mpoosho

Kanyor ena siai oleng amu ore ena naa esiai olchamba naa ore nanu kanyor esiai olchamba oleng kaunisho kataa olchamba lai loo mbuka olchamba losukuma neeku ore enasiai kanyor oleng tenatum enasiai keeta enasiai eropiani alangu esiai nikilo oltung'ani aiger tesiai neeku ore ena it is a self employ work tenias ena siai naa keeta profit oleng amu ore matejo sahi embeguu ekuna kitunguuni naabaji nintawuo ashu nihavesta naa ntokitin naa edim ataasa tee ntoki naijio mia name hivi ninyiangu mpaketi kadhaa nipik olchamba nikinjo products oo ntokitin kumok oleng naa enaa pee anymore ena siai oleng

Ore entoki nabo naidim sirkali ataas pee eitadoyio uchumi ee Kenya naa I support the kulo tung'ana oiremisho tee scale kiti kulo ogira airemisho too ilchambai lenye amu ketii iltung'ana ogira aun irkikuan endaiki kumok oleng tenipunguza level of exportation nagira ayawu tekulie kwapii naa kidimayu oleng pee eitadou economy amu keeku meeta gharama sapuk oleng neeku ena naaji nanu aidim atejo kidim sirkali ataasa

Enetipat ena siai temurua ang amu ore esiai oo nkukui amu ore ninye oltung'ani binafsi kisaidia atum ntokitin naijio irmayai ore irmayai naa sidan oleng too iltung'ana otaa lotaa enkara ore teninyiototo tedekenya niyiaraki enkerai breakfast naa kisidai oleng ni diet mzuri sana ore tee shoto naa esiai naata biashara teniyiolo atadumu nkukui kutiti nintaa sapukin nimir naa etum profit oo ropiani oleng

Ore entoki naidim atejo kegira aasa naa kadolta ajo iltung'anak oosita aar entim ashu egira adung irkeek logira abulu. Naa ena eji ainyel environment amu ninye eji deforestation aar ake irkeek pesho. Nemeeta esiai nigirara aitumia. Iaritata ake irkeek lentim pesho, na ninche loisaidia iltung'anak petumi enchan na petum iloipi na inatoki nagira aar inkwapi ormaasai oleng amu kedung'i irkeek oleng apej inkuk, netii iltung'anak ketii iltung'anak logira adung'u apej inkuk pemisaidia. Na kifaa loisaidia wanyama nisaidia iltung'anak lenye pookin.

Ore ena, na kaidim atejo na oltung'ani logira aramat isinkirr. Naa adol ajo etamana ketii enkare natamana intokiting aikarraa sinkirr lenyanak, na kegira aisho endaa. Kajo endaa egira aisho ashua keeta olchani logira aisho kulo sinkirr lenyanak. Naku kajo ore kulo sinkirr ajo sinkirr amu ketii enkare sinkirr loliolio egira ailepu tenkare, nidol ajo ore environment osinkir naa kesidai oleng. Idol ajo kemanita irkeek kikatarro kikarraro esidai. Kajo ore ena naa esiai osinkir na ninye ajo keji oshi aquaculture.

Eniko piitum ena bae naa eunoto oorpaek ena, naa irpaek kulo ootunoki mebulu neku, nitauni ataau tolshamba anaa mazao nepiki enkolong nishori metoijo te nkolong metotona te nkolong paa kepiki taa irkuniani apik te store peekuni te store metaa kegirae ake tenaa kemiri duoo tenaa kenyai nepiki store meetaa kegirae metaa ketii akeyie.

Aa ore eninko tenitum ena siaai naa esiaai sidai oleng naa esiaai nindin aiteru mapema asioki, ore ena siaai teniyieu naaji ena siaai esidai naa ing'as aimaak ewuejitin nindim atipika esiaai ewueji niyiolo ajo kisidai kenyor iltung'ana olmatundai ningoru iltung'ana oota kulo matunda ningoru stocks kumok metaa ketii ake ninye sitoo ino, neeku nitayu Ake niyau enkibanda ino nilotu amirr ningoru iltung'ana loopikita irmasurin, irnyanya ,irmaembe nena tokitin pookin.

ore enkabila ookulo tokiting lanyor naa kulo ake loonyori, amu keetae ma mpeera naa ke kerok, ke kenyori boo alafu ore atua naa kedo neetae kulie naa kibor atua, naa kisidain naai pookin meeta mpeera ntorok, meetae intorono nemeetae esidai, kisidain ake pookin neeku kanyor nanu kuna mpera nado atua amu ninche kiata tonkang'itie ang nikituuno sii too nkang'itie ang.

Kajo ore enikoni tenibelekenya ena siai naa teneyauni irpaek metaa ore too nkwapii pookin naa kidimi atun metaa keetae large production orpaek neetae irkeek ewuejitin nidim atipika store sidain nipik elarin miet ashu elarin tomon neeku mitoki irpaek ainyiala tenkaraki poor storage neeku kajo Nanu eji edimi aikuna metaa kibelekenya ena siai

Ore, ore niinkoo tinitobir ena siai naa itobiir ena siai auun lpaek, lpaek ake auun lpaek ning'oruu kuloo lpaek loijoo keeta mbeguu e kuloo lpaek natiiwuejii, naake elotuu auun te lchambaa linoo naa eloo specific lpaek loigira ayau. Idiim ayau lpaek loipekuu, idiim ayau lpaek oiboor, niyau lpaek oiboor sapuki, niyau lpaek ee loidoo ng'otoi wueji sitetet kunii. Naaku idiim ateng'eluu sii inyee lpaek niyeu nituumia. Kajoo naa nanu nenia aidiim atejoo tiniyeu niintobir ena siai e lpaek metaa adoo iko improved metaa esidai alang' tirigas lieta.

Ore embae naitiship tena siai naa, kanyorr ena siai oleng' amu esiai olchamba, ore nanu tanakata according to me naa kaidim aretejo ore esiai e agriculture esiai olchamba naa ninye nalakisho tanakata aisul, amu tenijo ore tanakata kuna kapishini naagira ena kulo tun'ganak aitobir ashu aaun toonkuapi, naa iidim atimira tebei ino ake tenimiraki iltung'anak liang' itum ake iropiyiani, tenimiraki ewoji nilo amiraki ashu tolapa ashu tewiki naitum ake kune wojitin naijo sukuulini, wojitin naijo sokonini metaa kinyiankuni aasapukin ashuu aakumok, naa itum iropiyiani oleng'.

Tenadol ena siai nadamu eunoto oo ormushele. Tenadol ena siai nadol eunoto ormushele, kake tenajo aingorr ele mushele, etii enkiti toki nakira aibung leaves ashu niana leaves ormushele. Kajo keeta emoyiana naibunga ele mushele. Eeh kajo emoyian naibunga ele mushele, keeta enkiti moyian naibungita ormushele kake, wore ormushele ajo etubulua ketii atua intokitin atua inkabobok enyanak.

Ore ena naa emoyian, naa keata emoyian nagira ainyal empoosho, nagira ainyal empoosho naatii olchamba natubulutua, aijo keina ake aidim atodua ajo keinyalita ena poosho, naa kaijo kegira aiko meikaukata.

Ore enasiai na eunoto orpaek ore egirai aun irpaek na kengasi aun rpaek ore nena rishat nona rishat orpaek na ninche igili apik mpoosho neakubore ninche keunibidipaki apik irpaek pakepiki nonarishat orpaek aipik nona rishat orpaek neaku nitauni niche teneuko tedukuya ningwari nche metubulu.

Wore esiai naishoruni te enkisuma sapuk naishoruni te sukuul e kabarak, naa keetae media specialization ena siai e media naa iisum oltungani media neyiolou, ashu aa keetae siinye, neetae sininye law.

Wore entoki nakira aasa tene, naa ilkitarini lookira aitodol ai chunguza inkuti tokitin naakira ainyial esiai ekule, ashu aa natii atua kule. Kaidim atejo ninye nanu adolita enaa keeta entoki nakira ilkitarini arashu kulo tunganak ooyiolo imbaa tiatua kuhusu kuna tokitin, kuhusu inkishu okule, nejia.

Ee ibelekenye ena siai oleng' tenkop amu ore entoki edukuya nemeetai iltung'anak loonya ashu iloinyiang'u kuna tokitin alafu kegol ee iltung'anak lootii enakop keyieu ninche esiai ooropiyiani naasieku neeku kaidim nanu atejo ekuna tenkop ang' menyorri oleng' nemetii iltung'anak oos ena siai oleng'.

Enetipat ena siaai tenkop ang amu kishoyo esiaai, neeku kore entoki edukuya nagaz aisho iltungana lotii ina murua ang indol enaa kore irkijanani oidipa sukuul netum ina siaai nagaz aasias esiaiii oo nkaik, ore eniare naa ketaa ninye nagira aiko metaa ekigiraa aaok shaii ore ena siaai e shaii na ninye pekigira atum shaaai, neeku kaidim nanu atejo kisidai ena siaai tenkaraki ntokitin are, ee kegira aishoyo esiaai tooltungana otii ine wueeii okuna product nikigira aitumia tena kata .

Wore esidano tenkaraki ena company naa ekincho seeds naidipaki ai certified alafu nidipaki aitayu te aitriita metaa wore kulo paek teniyau aun tolchamba lino, mengas inkukuni naatii enterit aanya. Neeku kesidai oleng' amu ekinchori irpaek loidipaki aitriita esidai, neeku kebulu tenkop nitii , keyioloi ajo wore tenipik kulo inia terit meeta entoki nanya tenterit amu zishiakuwa treated. Neeku kaidim nanu atejo kaisidan kulo paek amu kidipaki aitriita.

Tenadol ena siai naa kadol Ajo ketii ntokitin sidain natasaka tenewueji ore entoki edukuya naa etaasaki entoki naaji mulching amu kegira kulo watermelon aisaidia enterit natii tiabori kulo paek peeyie meosho enkolog oleng Aya enterit natii ore enkae eyiolo kulo paek miloose enkare teneshaa ninye pee etum enkiti are neton esidai amu minyiaya naa ore ele tung'ani anapata profit mara dufu amu keeta irpaek netaa watermelon neeku egira aifuna ntokitin are tee saa nabo

Kore temurua ang',nemeetai ena siai oleng amu kore ena siai keyieu eh a lot of resources alafu keyieu enkop nemeeta enkolong' oleng' aashu enkop natii isoitok. Kore enakop ang' naa orpukel, neaku mindim ataasa esiai naijo ena oleng' amu keyieu enkop natii enkare onemetii enkolong' oleng'

Wore enaiko tenaisum oltungani ena siai, naa kesidai ena siai amu ekiasita sininye iyiok tenakop ang'. Sidai ena siai kelelek ena siai amu mbegu ake inyiangu, nipik nursery metubulu peno, nilo ai transplant nipik olikae shamba, aa ewoji nintobira esidai metaa enterit ake natii metaa idotdotoki enaake nibukoki enkare. Neeku sidai ena siai, naa kebulu sii ele shani oleng'. Kiidim ele shani atubulu oleng' neeku sapuk. Neeku keeta roots naapoito oleng'. Kake production sinye ake sininye nakira a increase tenesapuku olchani.

Ore pee edol esiai nadamu Kuna daiki napuku tenkop enaa root tubers ore Kuna naa daiki kumok oleng ntokitin naijio nkwashen ore tenadol ena pisha nadamu ntokitin nidim atuno eikunakino nejia naa kesi oshi too orkokoyok naa kenyor oshi ninje amu idipa Ispecializer ore ntokitin naijio Kuna naaleyiolo oleng

Ore entoki nalotu tenewoji naa adolita ajo ore kulo naa ilpayek oidipaki aitayu tol'chamba arashu ilowoto nitayuni ilpayek ninkuari ilmapepeyini logira aitashe, naitoki adol ajo etipikaki inkishu minosa. Neeku ore ele shamba ashu ore products olchamba kidimi aishoo sininje inkishu minosa ashu ore nai oltun'gani ogira ai fuga inkishu ashu intare, niboloki minosa olchamba lino teneeku indipa aitayu intokitin.

Ee ore tenewuei naa kadolita ee nchugu , nadolta minchi, nadolta mposho, adolta yellow beans , nadolta mposhok onkabilaritin , nadolta irnyanya adolta ee adolta aa keji nyoo kuna tokitin , nadolta cucumber .

Ee ore entoki nagira aasa tenewuei naa kadolta biashara, adolta ajo ketii orkastomai logira agelu , ee logira ageu ntokitin ee logira agelu nkitunkuni testock amu kadol ajo oltungani ele lomirita nkitunguni too , nkitunkuni kumok oleng naa keeta entoki naipimayie pemir , niaku biashara nagira aasa tenewuei .